Tũcaũ tũrĩa twaciarwo he ũrĩa tũbatairio nĩ kũrorwo kuuma hĩndĩ ĩyo twaciarwo nginya hĩndĩ ĩrĩa tũkagimara, wa mbere nĩ ũbatiĩ ũrore gacĩarwo o ro ũguo ũrore ka na ũgima mwega kana ke na ũgima mwega wa mũĩrĩ, angĩkorwo nĩ karona wega, akorwo ni karathiĩ wega, angĩkorwo kena magũrũ, na angĩkorwo nĩ ũkũona ke na ũtindiaru o wothe nĩ wega ũgeta rĩgĩtarĩ nĩgetha akarore. Wa kerĩ, kũria ũrakaiga kana kũrĩa karĩtindaga na gũkoma ũka no nginya wakĩre nyũmba ĩ yo ĩkorwo ĩ igũrũ handũ igũrũ-inĩ na kaingĩ na kaingĩ nyũmba ĩ yo ya kagwo ĩ ya mbaũ. Kogwo ũkamĩoya igũrũ nĩ ũndũ wa kweherania njaũ ĩ yo yaku na ũgunyũ. Wa kerĩ gũgakorwo gwĩ kũndũ gũtarĩ na maaĩ kana gũtarĩ na ũgunyũ mũingĩ. Wa gatatũ, irio irĩa ũrakahe hĩndĩ ĩ yo gaciarĩtwo kuuma gaciarwo nginya mĩeri ĩtatũ kendaga kũheyo iria kaingĩ maita matatũ o mũthenya. Iria o hĩndĩ rĩa kamwo, ũgakahe hĩndĩ ĩ yo rĩrĩ hiyũ. Wa gatatũ, nĩ gũkeherania na mahiũ marĩa mangĩ marĩa hihi wĩ na mo ta mbũri, ng'ombe irĩa ingĩ ũgakeherania nĩgetha gagakorwo ge

Ng'ombe na ng'ondu itibatiĩ gũtukanio kiugũ-inĩ kĩmwe, nĩ ũndũ ng'ombe no cikorwo ikĩhũra ng'ondu. Na ningĩ ũgwatania wa mĩrimũ, ona ningĩ mĩrĩre no ĩkorwo ĩna hinya mũingĩ mũno tondũ ng'ombe nĩ irĩaga nĩ ĩkũrĩa irio nyingĩ gũkira ng'ondu.

Ũtungata wa ũrĩmi nĩ kĩndũ gĩa bata mũno thĩinĩ wa bũrũri, tondũ wa mbere nĩ ũteithagia arĩmi gũkorwo na ũmenyo mũingi mũno wĩgii irio iria marahe mahiũ mao. Wa kerĩ thoko ya irio iria mararuta mahiu-inĩ macio ĩgakorwo ĩ njega. Na ningĩ nĩ makoragwo na ũmenyo wa kũmenya mĩthemba ĩtiganĩte ya irio cia mahiũ mao.

Ũrĩa tũngĩka nĩ getha kũgitĩra mahiũ maitũ kumana na nyamũ cia gĩthaka, wa mbere nĩ kũiriga kana marĩa matũrigicĩirie kana rũgiri rwitũ rũgakorwo rwĩ rwega, wa kerĩ kũrĩa ng'ombe cirakoma kana mahiũ maya marakoma gũgakorwo kwĩna mĩrango, mĩrango mĩega ĩna kuburi. Na wa gatatũ nĩ kũmenyithia rũhonge rwa nyamũ cia gĩthaka bũrũri-inĩ nĩgetha moke kũrora,

Wambere rĩera rĩkoragwo rĩ rĩega mũno gũkũ, nĩ rĩrĩ heho na nĩ rĩrĩ ũrũgarĩ, na heho tĩ nyingĩ mũno ũguo mbũri cĩgeka wega, wa kerĩ ĩrio cĩkoragũo ciĩkuo hĩndĩ ciothe, irio ta mĩrĩo nĩ cĩkoragũo cĩ njega mũno na mbũri, wa gatatũ thoko ĩkoragwo ĩkwo hĩndĩ ciothe tondũ athĩnji nĩo magũraga ng'ondu ici, gũthinja na makenderia andũ.

Wa mbere mathĩna marĩa magũmagĩra ũrĩmi wa thamaki thĩ-inĩ wa itũra rĩrĩ, wa mbere nĩ irio, irio cia thamaki cikoragwo ciĩna goro mũno na thirikari hau no twĩhoe ĩhote kũnyihanyihia thogora wa irio icio, wa kerĩ nĩ thoko, ũgakora andũ aingĩ matiũĩ bata wa ũrĩĩ wa thamaki, wa gatatũ maĩ matikoragwo me maingĩ mũno kũringana na ũrĩa marendekana.

Mawatho ma thirikari nĩ mahutagia mũno thogora wa thamaki thĩinĩ wa bũrũri kana thĩinĩ wa bũrũri wothe. Namba ĩmwe ya njĩra icio nĩ atĩ thirikari nĩ ĩgathĩkaga magoti thĩinĩ wa ũkũria na ũigi wa thamaki. Wa kerĩ thirikari no ĩnyĩte guoko ũingĩria wa thamaki kuuma mabũrũrinĩ mangĩ ũguo thogora wa thamaki cia gũkũ bũrũrĩ ũyũ cigathiĩ thĩ. Wa gatatũ thirikari no ĩheane maĩ ma kũiga ndemuinĩ nĩũndũ wa gũteithĩrĩria ũkũria kana ũigi wa thamaki. Wa gatatũ thirikari no yethere arĩmi mathoko ma thamaki na nja wa bũruri.

Wa mbere nĩtũrona mũrĩithia kana kahĩ karĩa kararora mahiũ macio, wa kerĩ nĩ tũrona thenge kana mbũri irĩa irarĩithio nĩ kahĩ gaka, wa gatatũ nĩtũrona nyeki, ĩrĩa ĩrarĩyo nĩ mahiũ maya, o na kũrĩa mũico-inĩ nĩturona he na ndegwa hau, ngwiciria o na yo ĩrarorwo no kahĩ gaka, ũguo maũndũ macio nĩmotũrona o ro hau no tũrona twana twa mbũri ici cikĩrĩithio nĩ kahĩ gaka.

Wambere nĩ atĩ andũ metĩkĩtie atĩ ngombo icio moyaga intanetiinĩ no cikorwo ci, maciaro macio no makorwo me igũrũ kana makorwo me thĩ. Wakerĩ andũ nĩ metigĩrĩte gũtahũo nĩũndũ wa gombo ĩrĩa mangĩoya, wa gatatũ andũ nĩ metigĩrĩte kũheana mohoro mamegiĩ kwa mũhiano ũhoro wígiĩ ibande ciao matiendaga kũheana, wa gatatũ andũ angĩ nĩ metigĩrite kũnyitwo nĩũndũ wa gombo irĩa mangĩoya.

Ũyũ nĩ mũkimo na ũngĩenda kũmenyerera mũkimo nĩgetha ndũkathũke narua ,wambere nowĩitĩrĩrie cumbĩ hau igũrũ ũtegwĩkĩra nahau thĩinĩ, wakerĩ nĩ ũgatigĩrĩra atĩ mũkimo ũcio gũtirĩ handũ ũranyitana na ma, wagataũ nĩ kwaga gũkunĩka mũkimo ũcio nĩgetha ndũkagande narua.